Sisirchi nambet nelel karit noton nelel koyache Ingen iget karit yache itindoi leshenit noton nekiketaten karit yache kokirisomanchi kasit ab ketatishet Nebo karit asikobit kekonin anan keyanun kekonin nambet noton Nebo karit noton lel koyache Ingen ngatutik tugul noton Nebo oret yangigetote en oret yanimii oret ak atkai tugul koyache isip ngatutik choton chebo oret asikobit kekonin nambet notet Nebo karinngun noton nelel